Supa oleng' olainyang'ani lai. Kejaa inkaulele? Kaisupati inkera? Karibu oleng' olduka nyang'u entoki niyieu amu mikilaikino ake bei. Neeku ashe oleng'. Toning'o enaa ilakuno, amu olduka linyi ele. Ashe. Kainyoo nai iyieuta?

Supa oleng' olamirani lai, nanu taadoi olang'ole oinyang'ua esimu tolduka lino, natushukunye kake toosidan ake. Atejo naa alo aitumia ina simu ijo meesidai nashuku naa peekilotu aret, tenkoitoi oshiake niretie ilainyang'ak linonok, tenepukunye mbaa nijo kuna.

Ore taa dii orfakado naa nena pisai oshiake kimirie, kake ore amu keji oshiake ore olainy'iang'ani naa kesip ake ninye inkatitin pookin, kaja naaji iropiyiani iyie niata?, arashu nijo naiji apik ele orfakado, pee kinteru tine amu mekilaikino naake enkoitoi olainyiang'ani lai amu kaayieu naake siinye iyie inkatitin pookin.

Olamirani lai, aewuo nai ele duka lino agira ainyang'u enkurma e ngano nikirrinyoki iropiyiani, kake itu natoi kirrinyoki iropiyiani naishaa. Neitu sinanu aseki ayiolou, kake ashomo naa ayiolou agira ainyang'u ai toki tolikae duka, nashukunye naa palotu aaliki ena amu elelek nai nitarruo siyie kake miyiolo.

Eeh, kanyorr tenainining' ilomon tenkutuk ang' olmaasai, amu eng'as ninye aaku enkutuk naikino neeku kashipakino oleng' tenainining' ilomon tenkutuk ang', neitoki sii aku ejo oshi ilashumpa, ore entoki nias anaake naa imoku, neeku ore sii ninche ilomon tenkutuk ang' naa keitubulaa olkuak lang' anaa ilmaasai neitoki aaku ore enkutuk olmaasai naa kenap oshi eng'eno nagut.

Ore naji enaidim ataasa, na kawoshoki ilopeny le netwak aliki ajoki mewang' netwak temurua nikitii. Ore eniare, na kaidim atisiraki orkilikwai le sms alikio naa ina nyamali e netwak nikiata. Ore eneuni, na kaidim ataparana inkopisini enye alikioo na ina nyamali e netwak nikiata.

Ore ene dukuya naa ketum inkerra enaduoo kisuma teleleki oleng otoo mbarakinot enye makewon neitoki sii aimaa enaduoo toki naisuma too saai kulie naayieu ninche . ore eniaare ketum inkerra enkisuma telalau nagut oleng aa nchere keidim aingura mpaka ekitanyanyukoto enaduoo toki naisuma tesaa pooki nayieu ninche. ore sii enkae euni naa ketumoki enkerai aisumau toltiren lengotonye arashu te wueji nenyor ninye makewon

ore ilomon oipirta siasa tolosho le Kenya naa nchere ehomo olakeshani lolo orika le AU le African Union chairmanship oji enkarna enya Raila Amolo Odinga aibungare olarikoni le Kenya William samoe Ruto pee eaku entoki nabo pee etumoki awaita olosho dukuya tolningo, metii enkiba o metii olom.

Ee esipa njere keeta enkiremore e apa dupoto alang' enekunoolong'i tokuna oitoi; ore enkoitoi edukuya naa, ore enkiremore e apa nemeitumia irkeek kulo ooji ilmayian le nkulukuoni, naitumia enkiremore ekunoolong'i. Na ore kulo keek na keinyal oloing'ang'e. Ore eniare, ore irng'anayio arashu idaiki enkiremore e apa, nemeshoru imoyiaritin. Kake ore enkiremore ekunoolong'i, tenkaraki eitumia kulo keek oji ilmayian le nkulukuoni, ejo eing'oru irng'anayio arashu idaikin sapukin neshoru imoyiaritin.

Ore ake itii Kisumu pee iyieu nitum enkardasi ena naji passport nimpangie oltungani naa ilo ake enkopis naretieki iltunganak oipang tolosho aapuo dikae. niaku inkilikwanu ake enkopis oo iltunganak oipang ninye itumie ena ardasi nimpangie naa aipang tolosho alo dikae.

ore enees enaduoo app enkisuma naa nchere, kitadedeyie enaduo kisuma metaa ore ake esaa nayieu enaduo kerai, netumoki naa aitabaki metii eng'olikinoto. ore sii eniare, naa pee etii ewueji natemie enkerai kewon, tenaa ore enaduoo toki naisumita nibung'a pee etumoki ataa dukuya ake elo ,nemeshukunye siadi.

Ing'as apik oltinka oirem enkop. Nitoki apik olikae tinka ake osujaa enaduo kop nairemoki adany ilboro pe etumoki embeku aimu, nintoki aitusujaa iltung'anak to nkaik o nchembei metuturo enaduo kop naa naima iltinkai. Nesuju llo lonkaik onang'aa enaduo peku aimie inewueji natuturo iltung'anak lonkaik.

Ore tolomon le siasa lena wiki, na njere eshomo o rais aparan olosho le kajiado, eboitare olarikoni linaalo ole lenku. Ore tina tumo neibalie o rais njere, kelo alo abol orbaribara le ilasit-taveta, orbaribara oitutum nena kauntini pokira peisaidia iltung'anak te biashara.

Ore enkopis natijing'a esirkali oshi det, na enkopis naji enasaidia ilasiayiak le loosho, ah njere huduma centre ,agira aing'oru enkipande. Natareto naleng' lelo tung'anak apa lotii inewueji, ashomo naa asuj orkerrerri lenye otumieki enkipande, nalo atum to nenolong'i apa naishaakino.

Kiata ilomon oing'ua enkop naji ene Vietnam, natii enkerai olosho le Kenya, naji enkarna enye Margaret Nduta. Eshomoki atumie enakerai emirita irkeek oitemerisho, nelo katiba ilo osho, najo naa pe epuoi aarr enaduo kerai metua. Nejing'aki olosho le Kenya, ah ninye einoti ena kerai, ala ang'amaa olosho le Vietnam pepoi na aitoki ainining' orkesi lenaduo kerai pe eyiolouni esipata arashu emonkoi.

Ore enkoitoi edukuya, na njere kitayu emurua olale oji oloo ng'uesin, nepiki ing'uesin atua ele ale. Neetae isikarini loo ng'uesin, oiturrur kuna ng'uesin aaya atua olale lenye, pemitoki atumo oltung'anak teboo.